Maendi en eCitizen, eCitizen ni en chenro mane odonjo higni matin mokalo kendo omiyo rowere ng'eyo mathoth e i mbui kendo okonyo rowere mondo ong'e gigo kaka ginyalo dongruok kokalo kuom mbui kagitimo eCitizen.

ICT ni ma en yoo ma adundo ma ikalo ikalo kod tudruok ma rowere kaachiel kod jogo molony e kompiuta. Kendo tijni konyo miyo tudruok kata kokalo kuom jogo man e oko kokalo kuom tudruok mar ICT. Oketo tudruok bedo mayot kendo jogo man e loka kocha kokalo kuom ICT, tudruok bedo e yoo manikare.

Ma en tich maber ahinya kendo tijni dwaro kamoro ma oyangore kendo ka moro ma jogweng' kata jok maya kuonde maboyoboyo ong'eyo. En kumoro ma ber kendo omiyo jamni bedo gi del maber kendo okonyo jamni bedo gi ngima maber ka en kuma iluoko e jamni . Koro onego bed ni ibedo gi pii gi yath iriwo pii gi yath bedo kamorachiel eka korka ichako luoko jamni achiel kachiel. En kamoro ma onego bed ni bet maber e aluora kendo jo ji mang'eny bende bedo kong'eyo.

Ma en puodho to kendo en puodho motimo buya maber kendo en puodho moting'o cham maber. Aneno oganda kaachiel kod oduma, jalni ne opidho puothe gi chuny achiel kendo chamne aneno ka dongo maber kendo osadoyo koro orito mana ni mondo cham oti maber mondo ogol e puodho.

Maisha digital ni ma en chenro mar ng'ato onego bedni bedo gi ID kendo gin ema gikelo ID ne rowere kokalo kuom higni apar gaboro kadhi mbele kendo onegobedni jakenya ka jakenya mosachopo higni apar gaboro bedo gi gimiluongo ni ID, ID ni en opande ma wacho ni ijakanye kendo en ma omiyo obedo otiko kata kidhi e pinje maoko.

Gini nigi nengo ne jodak ma alwora kaluwore ni tije ber kendo jodak ma alwora ohere, otiyo kode e tich mang'eny, tich mokwongo inyalo ti kode e puodho nikech oketo puodho bedo gi manyiwa kendo bedo kod puodho bedo maber, en okonyo ahinya e ndalo mag puro kendo omiyo lo chiek kendo lo bedo maber.

Ma en lee bungu kendo lee bungu ni nyaka bed ni osanege kendo koro oriewore piny kendo onindo. Onge gima nochak otim kendo kaluwore ni osanege nikech ok onindi to osanege kokalo kuom gigo minyalo tigo e nego gimoro kendo koro oriwore ariwa.

Gige minyalo dwar e timo tijni en ni ma en laktar kendo laktar koro othiedho diel, othiedho diel kendo mae tije mosabedo kotimo koro gige minyalo dwar e timo tijni en kaka sindan kaachiel kod yath kaachiel kod pi. Pi gi yath iruwo kamoro achiel nikech okditi gi yath nono maok iruwo mano teko yath nyalo bedo mang'eny ma neg kata jamni. Koro odwaro sindan kaachiel kod pi koriwre gi yath matiyo e yo mowinjore.

Ma en puodho ma oseting'o oduma kuom thuolo malach kendo koro oduma osaikore ma inyalo gol e puodho, to ma en tingatinga tingatingani obiro omo oduma kowuok kuom puodho nikech puodhoni duong' ma oknyal somb oduma achiel kachiel gi dhano kata gi lwedo koro tingatinga ni kawo thuolo mare mondo obi oom kendo oting' oduma kanyakla kotero dala.

Mae eni en maembe kendo maembe ni en maembe maler miwuoro kendo otiye puodho. Mondo mi kik maembe ni kethre , onego bed ni kuma otiye no aluora kanyo bedo maler kendo maembe ni iluoko gi yath mondo mi kik okethre.

Ma en tich maber ahinya kendo e aluorawa kae ahere kata jok mang'eny bende ohere. Gimomiyo tijni jii mang'eny ohero, en okelo chiemo maber ahinya kendo okelo chiemo e mesa en tich maber ahinya. Kendo alot ni en alot ni okelo del bedo maber kendo ogeng'o tuoche manono kendo tuoche ma tho biro abira ogeng'o ahinya kendo alot ni en oti e puodho ka en mayom.

Gini en omit ahinya kendo omit miwuoro. En chag mar ngamia kendo ngamia kendo oti okelo gigo mang'eny e del. Otiyo e del kendo ogeng'o tuoche manono kendo kichame tiwinje ka omili mili e dhogi . En gima mit miwuoro.

Mae en ring'o kaachiel kod aneno kae avakado. Koro ring'o ka idwaloso ring'o kiseluoko ring'o maler tikao ring'o ikete sufria then iume maber kisaume timiye dakika matin mondo omi obed motwo kae ilo ke kendi iloke tikao mo tikete wiye ikawo nyanya gi kitungu ting'ado e wiye tiume matin imiye dakika matin komakore maber. Ring'oni imiyo dakika matin maber kendo odhilokore ring'o mangi ndhadhu mokalo.

Magi gin daram kendo daram ni nyaka bed ni oting'o gino ma ok dwar e geng' kata e luorawa. Nyaka bed ni oting'o gi gino ma inyo ngima rowere kaachiel kod jogo madongo egimomiyo oume kamae kendo ok dwar ni onene , nyaka bed ni oting'o kongo mano emomiyo oume gi jwala no ma otwe nyaka dhoge.

Ma endi en chiemo mamit ahinya e aluora wa ka duto kendo en chiemo mamit be kata mana oko ma chiemo ma africa mangima ohero ahinya kendo jok mang'eny ahinya ohero chiemo ni ,en chiemo miluongo ni gweno kendo gweno ni oseluonye maber mosa gol nyaka ng'ute kendo osagol giko maricho mantie e iye ,koro chiemo ni kidwaro mondo ichak lose ,ikawo maka gi jiko timoko maka tiketo singenge ewi jiko, achiel ka chiel ikwao gweno achiel kachiel tiketo gweno ewi jiko to gweno chako tholore mos ka tholore mos to iloke tichaki loke ti chaki lose bang' timo kamo eka ing'ado gweno ni lemo ka lemo tiketo thenge eka koka ichako ni mondo ichiel gweno ni ,kendo gweno ni kochiek to en chiemo mamit kendo ni gi dhadhu, chiemo mamit moloyo

Magi gin rowere matindotindo kendo gipuonjore kaka onegobed ni alwora irito kendo gipuonjore kaka dhano okonego bed kendgi nikech tuoche manono kendo mowuok kuonde mopogore opogore mako jogo mabet kendgi nkech gin gi paro molil kendo paro marach. Koro rowernigi puonjore kaka onegobedni ichungo kendo gitamruok dhano bedo kendgi.

Magi gin jodongo, kendo jotelo madongo dongo e pinywa mar kenya kae. kendo koro nyaka bed ni gisungo kendo gilando chendro magikelo manyien no ne aluora mar pinywa kae. Kendo koro aneno ka gimor kendo gi go picha ka ng'ato ka ng'ato nyiero.